teniyiue nishum iropiyiani tombaa inonok etaisere na ilo benki yeyote nibol akaunt e saving piitumoki atushuma iropiani kila olapa ashu kila ewiki kulingana oropiyiani nitumito oltung`ani.

teniyieu nintayu, iropiyiani, naatii account e paypal, naa ilo link naji paypal to mpesa, ni withdraw nena ropiyiani nirony ewueji, ningoru ewueji nigero withdraw nintayu iropiyiani

Manyor ena baye naasita ele barnoti olio tena pisha amu kegira aipost empisha too signs nemeyiolo ajo kenenyoo enkipirta neeku kelo neo oltung'ani nei post neitodolu sign nemeyiolo ajo enenyoo.

tenayieu nalimu ena baye nagira aasa tene naakaiturrur iltung`anak nainosaki amu ore ena naa historia e kenya ore oloitashe tene tekedianye naa Jaramogi oginga odinga tenebo oo menye Uhuru aa Kenyatta naa kisidai enetipat ena baye amu kitadamu yiiok ajo kaji apa king`ua kira olosho le kenya.

tenadol ena siai naitadamu orkerreti lang lormaasae aa ore ina naa rite ashu rite of passage naa ore ena naa murrano engira iltung'anak aidip murrano ailepaki esiai orpayiani, tenidip oltung'ani ataa ormurrani neeku orpayian.